Mae en mokimo, gi dho Kikuyu. Kendo kakiloso gini en kama. Mokuongo abiro kawo oduma kod oganda aketo epi to achuako maber, ma alos nyoyo. Ka aseloso nyoyoni to akete piny kosechiek mayom to agole. Alafu akao waru moseyiedhi aketo e sufuria to aolo pi, kendo achako achuakogi. Ka gisebet mayom alafu to agologo aketogi piny. Aketo sufuria piny alafu akao susa, alot mar susa, ang'ado kaseng'ado to gin be abiro chuakogi. Kase chuakogi to gin be aketo gi piny aketo sufuria piny mantie gi alotni. Alafu akao kitungu kod nyanya gi mo to ang'ado gi matindo lafu achielo gi kasechielogi to akawo nyoyo mane achuako mokuongo cha aketo eiye. Alafu akawo waru kod alotni, aketo eiye. Ka aseketo alot kod waru gi nyoyo, akawo oluthkuon to achako toyogo waru gi alot mar susani to a mix gigo ariwo gi nyoyocha. Ka aseriwo gigo, to amiye gimoro kaka ten minutes kama to ochiek.